Tabu ne bo simoit en ole amiten komiten kotiengee momiten network ii elomii saidi tiengee tulonok saidi komara koip waves ii kobaa ngweny so motinyee tabu nebo simoit nganda mii tabuu ne bo network ne bo kampunit noboisien nebo sataricom kokonu tabu noton ngamun ii ntworkisiek chechang komomiten elenyolunoton alan ele nekit so ko ui tabusiek, so kinoyoo yangapi taabutab simoit ii ang'ete aendi elemii acheng'otii awendi teritosiek achengee elemii network en tirrtaa agetugul sikotoreton anyor keng'alal ak biik chekomoche anyor aboisien simoit ii en oret neititaat ak amuche anyoru kora kobois network en eleititaat lakini sanasana inei koicheng'ate network olemiten network oleityin waves chebo network .

boisietab muswoknotetab kasari kou facebook, kou digital kibakinyit kelipan rapinik en muswoknotet keboisien simoit ko kitoret eleo ngamun ii kitoret kotiengee kiib chekibore e-citizen ko kitoret komomii chorsetab rapinik iliponi rapinikuk akenyorchikee en oret nenyolu ak en oret nenoton ii ako kitoret koras muswoknotet en konyoiset kokitoret tuguk kous mianwogik alak chekimen ii kokikitendee muswoknotet kou facebook, twitter, ak kitendee kora kou instagram keng'ololen akobo tuguk alan signs chebo mianwogik alak tugul cheterter ak elemuch kekirinda mianwogik choton ak eleimuch ketoretitoo keter mianwogik choton kot ko maimuch kon'em sobonwekab biik en kasarta nenyolu ak kikotoret kora kindee tuguk cheimuch iker ile iibu mianotet ak tuguk cheyoche iam sikotoretin komaimin mianoto.

Oratuniek chekisomen toreti en oret nebo simoiten kokwet ih, Yoon mache kebirto simoit en toretet kouu yekasirta chito kouu yemii arambei nebo sigul anan komiten laak chebo sugul ih, miten laak ih cheimuche ketaret. Keboisien loudspeaker kebendat en karisiek ak keng'alele ketebe kesam sate ketaret noton ih oret age keboisien kesomen en kokwet ih kemwoiwon tuyet nekabar kirwagig kouu MCAs bik chemi yoton ih agekur kobwa tugul kesom taretet nebo chakchinet en kokwet

Kaimutik cheimuche konyor bikab chokchinet ko kaimutik cheuu kebiche simoit bik en korik ih, kaimutik cheuu kenam chito . Yeimuch korwai bik koimuch kenam ih , kenam chito konyuru kaimutik chechang ngamuun ih koimuch korwai Kotor kenam ih , koimuch anan arakenosiek koarogenchin bik cheuu konyokotaret bik chekanyor en kokwet ak kouu kora tuguk checheng kouu kirwokik chebendi komuch konyor ngamun en tension en sait noto komuch konyor asikarik bichoton

Kikebatien sorunet ab Baishonik en emet ab Kenya en kit agetugul Neu kikebatien kinam gekonin tuguk chekibare a ffordable houses cheimuch ketechat korik en county agetugul nemenye bik ak en yoton kokakogoi barnotik kasit Nebo koyai kasit choton en bet akoyai plumbing Kou koyai koraa ironing roofing ketekso building anan construction kebaishen mchangek akoi koraa kebairen baishet ab sorunet ab baishoni bi kegon ICT lab komuch ibaishen keyaen kasit en mtandao akiyachi emet age en emengun komuch konyoru en kelchin bik counties koraakotateti amun icheken kokonu kasishek cheu keyai kasit ab neut neinabishe Kou politekenishek Kou kosir technical mwalimuek

Kikeporyen rorunetab boisionik en emenyon ii en oratinwek chechang kou kikeporyen kesir biik chechang, kesir mwalimuek cheko gradueten chechang kila kenyit kesire biik cheko graduaten chechang kokikoborien kobose rorunetab biik chemiten kasisiek kochang'aa kosir chemiten gaa, kikeporyen kora rorunetab kasisiek en kenya kou kikesir kekon technicals, tvetisiek cheimuch kotoret biik koyai kasisiekab eunek ii, cheimuch koyai kasisiechoton ii en chokyinet akonyor kasisiek en chokyinet ngamun kasisiechoton chekayai konyoru en saisiechoton chekimokyingee mamuch kokany chito ake alan kokany serikali kokochi boisioni8k lakini imuch koyochikee boisionik icheken en icheken so kiketoret gee keporyen rorunetab kasisiek.

Boisionik chekikonyorunen toretet biik chemoimuche gee kochang ngamun serikali ko kikotoo kokochi biik kasisiek chemoimuche kee kosip kenyor kesir icheket ii, kou mara kasoman chito nemoimuche kee kosip kesire kasit kosir chito noton nekoitinye kamuket kit age kora neimuch kotoret nekikotoret biik chemoimuche gee kistechi taxes che kitile kila en arawet en mushara chekonyor ii koyoton ele nyorunen kelchin aketeshi kasisiek kou kasitab mwalimu keteshi betusiek choton cheimuch kobaa retirement komasip kobaa en kasit lakini kotokobur kong'et en kasit en betusiek chemuch komach kochang'aa koyoton ele kikonyorunen kelchin kasisiek kora chekinyor ko kasisiekab online mutandao kesip keker biik chemoimuche kobendat keboisien kikochi kasisiechoton kosip konyor kasisiek kosir chito neimuche gee.

Kit nekikuren kele I outpatient kekere Ako kenyisiek choton chekii kesir iwe retirement anan kenyisiek choto chekikiboisien chekikisir iyachine kouu, kasitab mwalimu agimande iwe kaa bore iite yoton ih ibechut ngamun karimande en kasit ih ibenyoru , maiyae kasitab serkali machutu rabinik so iwee apply pension ichoto amuun kikateachi kasit serkali kokiimuch iyai kasit en kasaraton nekinyolu, so iwe apply pension ichoto kotemi kasit ih sikokonin chamchinet inyit kasit noton en kaa so pension invite kokaimande en kasit noton kikonin serkali kong'eten inam kasit

Tukuk cheboisien inai irip chepkondok koimuch ial tuguk cheu chesoptos cheu tugaa, ngokaik, nego komuch koribun chepkondochoton ngamun miten en solid form momiten en liquid koimuch irip chepkondochoton inyorunen kaotiguk ngamun indialen tugaa imuch kokonin chekoo inyoruu faida ,imuch kora ial ngokai ialde maainik kokonin inyoru faida, imuch kora iripen chepkondokuk indee benkishek ngamun indimunye indee benkishek sikoiyoso rapinikuk kit neimuch korak iboisien iripen chepkondokuk koimuch ikochi bii chito age kokonorun rapinichoton siyon imokyinigee komuch isor rapinichoton .

Miten en koinutik somok chebo nootin anan tuguk somok chebo historia chenootin en emetab north ne bo kenya komiten ainet nekebore lake Turkana kwo ainonoton konaat ngamun netai inendet ainonoton kotindoo iin beek noton neng'eten Turkana akinyo kowich beek kotokyin victoria so ainonoton nenaat saidi omiten kora kit nenaat saidi en Turkana naat emet nekebore osnet nemomii momiten beek yoton ii yaani kikoyam oo naat yoton Turkana ako naat yoton turkana itself kele kikoyam so naat emet inendet Turkana kele emet neyamat nemomiten kii so kikonaak kainetab emonoton en historia nebo kenya .

Komosta nenaat ako chamat en kenya koo Maasai Mara ngamun ne neyoe kochamak ii ko Maasai Mara komii ineken en komosta akenge, ako emet ne baraa, oo miten kaliet netoreti kochamak saidi oo kit nechome kochamak saidi ko komostab Maasai Mara kotindoo tiong'ik che bo tumin kou belek, ng'etunyik tiong'ik tugul chebo tumin koyookse kochamak ngamun bendi biik cheyobu emotinwek cheterter ii kobokokere tiong'ichoton kochomokse ngamun ii kachang'aa biik chekabaa yoton akoyoe korak yoton kotindoo cool environment koo in emet nekakaititit nekaran nenyolchin biik ibokomenye akobur en yoton so chamat emonoto ngamun en tuguchoton chamat Maasai Mara ngamun mii tiong'ik ii ,miten korik chekororon chekiketechat kotoret kochamak noton saidi.

SACCOs koimuch kotoret biik konyorunen chepkondok en oleamenye ko SACCO ne bo IMARISHA, kit nenyorunen chepkondok ii koityin biik chemiten ngweny, ngamun SACCO ne bo imarisha konekiten en biik, ako imuch indee rapinik yundet ikonoren ii, ak yon imoe isom kokonin amun kiiku castomayat ne oo missing, ako imuch inyoru rapinik chechang kotiengee ele tam indeitoi rapinik, kewelutiet neimuch konyorunen temik ko ngamun tiengee rapinik chekochindoi kokonut rapinik kotiengee kere rapinik ii chekikonin kotiengee rapinik chekoisaven, chekoindet account neng'ung'et ii kochoton chekonin rapinik chechang, indoi rapinik chechang account kokonin rapinik chechang ikonor akomoche rapinik chebo saving kit nekonini shida neo saidi ko rapinik che saveni moe isaven korong rapinik sekekonin rapinik sekekonin rapinik choton tun nebo imarisha so yoche isaven rapinik alak chechang sikekonin rapinik ibesen rapinik mokikonin buch komesaven rapinik en account neng'ung.